Ma en jamni miluongo ni diek, kae ipithe diek, wanka gi diek marachar wanka gi diek morotenge, bende gin lee mipitho e dala, kendo gin lee mipitho mondo wayud chak, wayud ring'o, pien gini bende inyalo ti godo e loso bul e loso wuoche kata loso lewni, koro kidwa pitho diei to ing'eyo ni irito ngima diek maber mondo kik diel bed ni inyalo gamo tuo mora mora kata nyalo bedo gi ng'ima marach. Diel imiyo pi, diel imiyo chiemo to bende irite kithiedhe mondo mi odagie e ng'ima makare, kawaritogi magidakie e ng'ima makare to diel nyuolore kendo wabet gi diek mang'eny inyalo bed ni ingi diel achiel to konyuok to ibet gi diek mang'eny.

Ma en alot miluongo ni apoth apoth wapitho e puodho mondo mi wachame ,koro kidwa timo tijni idhi e puodhi kiting'o adita kata okapu kae to ipudho apoth kachiel kachiel ti teng'o lo mane tiende tikete ei okapu kata ei adita ,bang'e to itinge idhi kode dala, kisedhi kode dala tidonde kachiel kachiel, miket ite yore tiketo tiende ne go bende yore, bang'e to kise donde tiluoke maler ,kiseluoke maler ting'ade ,kiseng'ade tikete e kendo kae to itede gi pi mochwakre maber, bange kosechwakore maber ,tichiele gi mo gi nyanya gi kitungu kae to inyalo chame gi kuon kata inyalo chame gi chiemo moro amora mondo mi seche michame tiwinjo mamit kaka chiemo mamit kabisa moa e puodho.

mae en dhiang madhako ,dhiangni ipidhe e dala kaka dher chak to kae mae naythi dhiang miluongo ni nyaroa, dhiang madhako nyuolo nyaroa to kose nyuolo nyaroya to nyaroa dhoth to wayudo chak, seche mawayudo chak to chak wamadho ,chak watedo go chuiemo, bende chak wanyalo kuogo to wamadhe kaka adila kata chako mopoto kata mawach, dhiang mipidhe dala ber nikech okonyowa, omiyowa nyaka ringo to omiyowa nyaka pieneni ,piene ni inyalo los go gik mopogore opogore, inyalo los kode wuoche ,inyalo los kode nanga bende inyalo los mode bul, dhiang kosenyuolo nyaroya to nyaro dongo nyaroya kosedongo to nyalo lokere dhiang maduong ka en madhako tobiro nyuol kae to wabet gi dhok mangeny to ka en dhiang madichuo to obiro dongo kosedongo tobiro konyowa e pur onyalo konyowa e yua jok sama dhok puro ,koro seche go wabet gi yot sama dhiang puro kodwa mondo mi puotho opurre malach

Mae en puotho, to puothoni lum otiye mang'eny ahinya, koro ipure gi kwer mondo obed maler, ipure ka ichoko lowo gilwedo, kendo gimanyalo timore kae en ni lumbni wanyalo ng'ade kaeto imiye jamni to chame nikech en lum mayom, kendo momiyo ahinya, to puothoni ka osepure, ilose maber kaeto ipithe cham, kose pithe e cham to cham dongo kata inyalo pithe alot kaeto alot dongo', kata inyalo pithe e gimoro amora ma inyalo bed ni ipithe e puotho, tilose maber tidoye kosedoye to tiweye todongo to wanyalo olo nyaka pi mondo mi wayud keyo maber, keyo ma bup, keyo man kod ranyisi maber.

Ma en puodho kendo en puodho mopidhe gik mopogore opogoore. Aneno ka opidh alot mar dek kae. Aneno kopidh oganda. To magi te gin chiemo ma wachamo. Ma nyiso ni onego bed ni wapidho gik moko kaka alot, oganda, budho kaeto bang'e to wachamo gi. Kaka pile ka pile, ung'eyo ni alot en chiemo maber ahinya kuom ka geng'o tuoche. Kaka mopidh e puodho ber ahinya moloyo minyiew. Nikech seche ma ing'uedo alot e puodho ka pod oyom kendo oler kendo ober, ichame ka pod en majan kaka en e puodho ni. To wayudo gimonego bed ni wayudo kuome. Moloyo mo ose ter e chiro mobudho. Alot kose ikore kata oganda koseikore, to wadhi to wapono oganda, watero dala, wamoye kaeto kadine. Bang' ka wasedine to wamoye to wakuore to watiyokode e yor tede kaeto wachame. Alot bende kose ikore

Magi gin jamni miluongo ni dhok, ipidthogi e dala, sama wapitho dhok e dala, to wapidho mondo wayud chak, mondo wayud ring'o, ka gin dhok mamon to gimiyowa chak, dhiang' mathako ibiro pidhe, ibiro rite maber, kaeto onyuol, kose nyuol, to obet gi nyathine miluongo ni nyaroya, ibiro rite maber kothoth tinyietho chak, to ka en dhiang' madichuo to obiro konyowa kor ka pur e puotho, dhok ma dichuo gin kaka rwath makonyowa e ywa jok seche ma wapuro e puodho. Pur e puotho gi lwedo tek ahinya, lakini seche ma ingi dhiang' to dhiang' biro konyi mondo pur obed mayot koywa gembe to oywa jok to pur thi mayom. Mopogore gi kawo kwer tichako purogo kachiel kachiel ka in gi puodho maduong' ahinya to pur gi lwedo ok nyal konyi nikech obiro thi mos, koro dhok konyowa e ywa kwer ka en dhiang' marwath , to ka en mathako to omiyowa chak kendo wayudo ring'o bende.

Magi gin mwandu ma wuok e puotho, sama isegolo mwandu epuotho tilosogi maler, bang' kiselose, tiyole e yi gunia, kiseole e gunia to onego bed ni itere e chiro tiuseneji mondo giyude kama chiegni, koro seche ma pok itere e chiro onego bed ni ipimo ni to ratil karatil gin adi, ka in gi ogunde kata mana apar, to ipimo ni gin ratinde adi nikech kae be aneno ka ratil nika mipimogie , mondomi kiterogi e chiro ting'eyo nidhi gi ratil ma rom nade, seche ma ng'ato dwaro obiro machiegni too oyudo, ginwango ka yudo chiemo koro yot, mopogore gi thi manye kuma bor. Gini nigi nengo nikech wayude machiegni, omiyowa waduare kaka waduare gi sama waduare gi kar mawaduaro mano e ber mawaneno kuondgo

Mae en le mar bungu miluongo nit tiga, to kae chalni tigani ng'imane ok ber, koro jok marito le mag bungu, obiro mondi mi ong'iane ngimane, okete piny inone kendo ichwoye kod yath mamiyo ng'imane thi maber, jorit le mag mbugu onego bed ni rito legi e yo makare kendo e yo mowinjore nikech legi kelo welo, seche ma welo obiro, to gibiro ng'iyo legi, kendo gi gik ma moro welo ka welo obiro e gweng'wa , emomiyo nyaka ritgi maber. Bang' ka osechuoye sindan titing'e tikete kamaber, ilosone kama ber modakie kendo imiye chiemo bende monego bed ni imiye e yo makare mondo mi ka welo obiro e aluora marwa to gineno gimaber malombo wang'gi mamiyo gichako giduogo odiochieng' machielo.

Gige tich midwaro e tijni, gin kwer mipuro godo puotho, en kothi mipitho e puotho. Ma en puoth oduma to puoth odumani nyaka rite maber, odumagi osepithgie e laini nikech itiyo gi tol, tol motigodo miyo oduma riere tir, koro seche ma idwa loso puotho makama, nyakibed gi kwer, nyaki bed gi kothi mithipitho, nyakibed gi ojala mitongo godo yiende madongo, nyakibed gi rapur malongo minyalo doyogodo. Magi gige tich maduarore kae.

Magi gin jamni miluongo ni dhok. Dhok nyaka riti. Kaka koro aneno kae, ma en ng'ama ochung' ma kwayo dhok. Dhok onego bed ni ikwayo gi mondo gichiem ma giyieng'. Onego bed ni imanyo ne gi kuma lum nitiere malong'o kasto gichiemo magiyieng' kaeto iduoko gi e dala. Sama dhok oyudo chiemo machamo to dhok dongo kaler kendo gidongo ka dendgi ber. Makata ka ng'ato oneno to neno maber. Kae bende wan gi dhiang' madhako mosenyuolo nyathine miluongo ni nyaroya. Koro onego bed ni inyiedhe mondo wayud chak. Chak ni kawayude to wabiro madhe, wabiro chwako kode chae. Wabiro madhe ma wach. Kata ibiro ted kode chiemo. Onego bed ni kichamo chiemo moro amoro minyalo olie chak ti ole chak mondo min dendi obed mabel, maler, ma onge gi tuo moro amora.

Magi gin le mag bungu miluong'o ni sibuor. Sibuor en le mager ahinya. Kendo ok onyal bedo machiegni gi ng'ama dhano. Kobedo machiegni kodoi to onyalo hinyi marach. Mano e momiyo itero gi kar gi mar kano le. Kae koro gimodho pi. Modho pi ni en gima ber ahinya monego bed ni le modho. Komodho pi, towinjo maber kendo ok obed gi riyo seche te miyo dende bet maber kendo dende tiyo maber. Seche ma gimodho pi to gitieko riyo mahingo gi kapok gimodho pi. Simba bende en le mamoro wang'. Omoro welo ka welo obiro. Kendo ka welo nenogi to welo bet mamor. Ma ka gi dhi kamo kangie to gigombo ni kendo giduogi nya dinuoya nya dinuoya mondo gine le gi. Sama gineno le to gikelo mwandu e aluora warwa.

Mae en lendo ma ka ng.ato dawa wacho gimoro amora matimore maber manyalo kelo lokwruok e aluora wa togilande. Kaka sani jogi koro landonwa ber mar osiptal. Osiptal en kama ka wadhiye to wayude konyruok. Ithiedhowa imiyowa yath. Yath en gima ka wachamo kata wamuonyo to miyo dendwa bedo gi ngima. Koro, kineno kamilende gimoro ainani ka koro jogi tiyo tijni onego bed ni iringi dhi osiptal tiyuodo thieth malure gi tuo matuoyi kaeto inchango to kae ngimani dhi maber. Ok onego bed ni watugo gi gik moko ainagi. Gik moko ainagi miyowa yudo gimopogore opogore mawakia. Yudo wabet kod ranyisi maber, gi gimonego watem gi gimokonego watim.